Mae en tich mar pidho dhiang'. Pidho dhiang' nikod nengo malich kendo nengo mang'eny kabisa. Mokuongo dhiang' ng'amo pidhe omiyo chak. Mano samo ose nyuol. Onyalo uso chagni moyud pesa onyiew go gigene mamoko. Mar ariyo, dhiang' owuon kipidhe monyuolreni mang'eny, ibiro bedo kodgi mang'eny. Kendo inyalo uso dhog go ma iyud pesa ma inyalo konyrigo kendo bero godo ngimani. Mar adek, dhiang' ni kod nengo nikech kiyang'e tomiyowa ring'o. Kendo seche ma ring'o osebedo to chiemo bende bedo mang'eny. Mogik, dhiang' ni kod nengo nikech kiyang'e to piende no inyalo losgodo gik moko kaka wuoche kata misip ma dhano tweyo. Koro dhiang' ni kod nengo maber. Tijni ber ahinya. Okonyo jopur.

Mae en tich mar pith, kendo en pith mar dhok. Dhiang' kata tijni nikod nengo maduong' mokwongo, omiyowa chiemo sama oyang' dhiang' to ring'o yudre kendo ring'oni ji mang'eny tiyo kode kaka chiemo. Mar ariyo, dhiang' sama onyuol omiyowa chak. Chak wanyalo tiyogodo e chwako chae kata wanyalo uso ne ji kendo wayud pesa. Mar adek, dhiang' inyalo usi kendo iyudogo pesa mitimogodo tijeni kendo iberogodo ngimani. Mogiok, dhiang' sama oyang'e to pien mowuok kuomeno inyalo usi kendo iloso go gikmoko kaka wuoche kod miship ma dhano tweyo. Tijni ber ahinya kendo okonyo jopith mang'eny ma opidho dhok.

Mae en tich mar pidho diek. Tijni nikod ber mang'eny. Ber mokwongo en ni diek kosenyuol to jopith yudo chak. Mar ariyo, bende japith nyalo uso dieggi mayudgo pesa ma okonyoregodo e ngimama kendo oberogodo ngimane. Mar adek, japith bende nyalo yang'o diegegi moyud ring'o, tijni ber nikech omiyowa chiemo mang'eny kabisa. omiyowa chak kod ring'o. Mago gin chiemo mabero ngima kendo miyo ng'ama otiyo kodgi bedo ng'ano ma opugno. Tijni ber ahinya.

Gino ma aneno kaeni, en picha mar chiemb rech. AA chiemb rechni en ni ka ng'ato opidho rech to kodwani rejego mondo ondong piyo , to omiyo gi chiemoni. Chiemoni ber miyo rech dongo piyo kendo omiyo rech dongo kachwe kendo ka nigi ndhadhu. Ober nikech okonyo jopur mondo mi oyude eyoo mayot mondo mi giber godo pith mar rech.

Mae en tich mar pidho kich, ober kabisa kendo gige tich madwarre ka ni nyaka iloso sanduku ma ipidhe kich. Kendo tok loso sanduku, sama kich osebiro kendo ma osebedo, oselosore nyaka to iruak lewni kata gigo mamiyo kich ok nyal kayi sama ithodho moe. Mokuongo nyaka waum lwetwa, nyaka waruak gambut nyaka waruak oguduno moumo wiwa makama kich nyalo donjo godo onge.

Gimabiro e pacha ka aneno gini kata kanono tijni mokwongo ma en tich mar pidho rech. Tijni mondo omi itime maber, en ni nyaka inyiewne rech chiemo mamiyo gidongo piyo, kendo nyaka kochopo sama idwaro makogi nyaka ibedgi gigo kata net mamako mana rech mosebedo madongo to matindo oweyo mondo omi omedore kendo onyuolore. Tijni ber ahinya nikech omiyo dhano chiemo kendo omiyo dhano pesa. Jomapidho rechgi ka rech osebedo madongo to onyalo kawogi todhiusogi kendo oyudo pesa. Tijni be ondiko ji mang'eny ng'ato inyalo yudo ni oyawe maduong' mokonyal time kende koro ondiko jamkonye, tijni ber ahinya.

Gimatimore kae en ni nitie japur kata japith moro ma opidho punda kata kanyna. Kanynanegi okgin gi ngima maber kendo gidwaro thieth. King'iyo dendgi ibroyudo ka ng'ede oriemo oriemo. Mae en nikech ok oritgi maber ok thiedhgi maber kang'iyo kae be en kamotwo chiemo kata lum magichamo onge, koro tijni japur onego make motegno nikech pundegi nikod nengo maduong' e ngimawa.

Tijni nikod nengo maduong'. Mokwongo en tich mar pidho gwen. Pidho gweno ni kod nengo e yo machalo kama; Mokwongo, gwen miyowa chiemo. Sama gweno osebedo madwong' inyalo chame kaka ring'o. Kendo be onyalo nyuoloni tong' micham. Mar ariyoi, tijni miyowa tong' ma inyalo usi. Kendo jopith yudo pesa. Gweno bende kosebedo madongo to inyalo us gi ma japur kata japith yud pesa ma olokogo ngimane. Tijni ber kedo ni kod nengo maduong' e aluora wa. Ji mang'eny ohero time.

Gimatimore kae, en ni ka en kama kakoth ochwe, to ohula mol kabisa kendo en kama chiegni gi aore marech nitie. Koro diere makoth ochwe, to pi wuok kendo ting'o rech kakeyo e alwora makanyo. Kama kamae ok ober dakie ahinya nikech en kod tuoche mang'eny ,udi bende ok nyal ger kata koger toyot mondo omi olwar piny. Kae ok en kama ber nikech ofula ywayo gikmoko mang'eny.

Mae en tich mar pur. Kendo ochalo tich mar pidho mchele. Ber ma iyudo kuom tijni mokwongo, jomatiyo e puothe yudo tich .Tijni miyo dhano tich. Ibiro yudo ni ng'ato nikod puodho maduong' mok onyal tiye kende, kendo obro ndiko joma tiyo e iye. Mar ariyo, tijni omiyo ji chiemo. Sama ang' mchele osechiek, to chiemo betie. Mogik, tijni miyo ji pesa. Sama ang' mchele osebedo madongo mosechiek, inyalo use kendo wuon puodho yudo pesa. To kata joma tiyo e iye bende, ichulogi kendo giyudo pesa. Tijni ber kendo en gi nengo maduong',okonyo ji mang'eny e yore mag yudo pesa kod yudo chiemo.

Ofis duond bura mar ODM yudore kamoro ni Rangwe ei Homabay. En but Kokela,e gweng' mar Kokela. Ofis mar ODM mayudore e rangweno, otelye kata ng'ama sani orito kanyo iluongo ni Hamilton Orata, en ema orito ofis mar ODM kata en kaka jakom mar ODM ma ofise ni Rangwe.

Mondo omi ibed jakanyo mar sacco, mokwongo, nyaka ibed gi kipande. Idwaro nambani mar kipande. Nyaka ibed gi simo. Kendo nyaka ibedni isebedo ka ikeno gi saccono kendo iholo to idwoko, pesa kaka chike mag sacco dwaro. Kendo nyaka ibed ni in ng'ama osechopo higni apar gi aboro. Inyalo bedo jakanyono mar sacco.

Gwenge ma ong'ere ahinya e kitgi kod timbegi gin kaka, wan gi joluo. Joluo ong'ere ahinya nikech girito timbegi kod kitgi, rwakruok margi, chiemo margi kata luor magin godo. Gwenge mong'ere ahinya gin Jomaasai. Gibende girito timbegi kaachiel kod kitgi.

Mae en tich mar puro. Kendo en tich mar pidho kitungu. Tijni ni kod ber mang'eny ahinya. Mokwongo omiyo ka kitungu ose ikore. omiyo kitedo gi chiemo to golo arufu mamit kendo miyo chiemo bedo gi dhadhu. Mar ariyo, tijni pur ndiko ji mang'eny e tich. Mar adek, kitungu ka oseiokore tinyalo usi kendo ng'ato yudo pesa ma onyalo bero godo ngimane. Tijni ber ahinya kendo ober timo diere ma koth chwe kata kama pi nitie.

Tijni en tich mar puro. Anyalo puonjo ng'ato kaka onego time e yo machalo kama. Mokwongo, anyiso ng'ato mondo obet puodho, owang' yugi. Ka osewang'o to opur. Owe chieng' cham. Buya mopuro go then ochak oyore. Ka ose yore to okom kodhi. Kodhi ikomo toke ndalo ma dirom dwe achiel kisekomogi. To ka diere ma koth olala, to idwaro ni iolonegi pi okinyi gi odhiambo. Seche ma chambi gi ose ikore madwaro golo maua ber ki go ne gi yath mamiyo ogolo maua maber. Kendo tok go ne yath no, kineno ka en gi ranyiso moko mag tuo be ber kigonegi yath mondo otim maber.